Rĩrĩa ndona ũũ maũndũ marĩa mangenagia nĩ atĩ ĩno nĩ njirabu. Njirabu nĩciũkaga kwĩyonerwo nĩ andũ. Andũ nĩ maumaga mabũrũri maingĩ gũka kwĩyonera, naguo bũrũri ũkagĩa mbeca. Rĩrĩa ndona ũũ niĩ nĩ ngenaga nĩ tondũ onaithuĩ enyewe igoti rĩa Kenya nĩrĩhaimbahaimbaga na andũ makagĩa mbeca. Ũguo thirikari nĩ ĩteithĩkaga na na na maũndũ maya na indo ici cia cia cia gĩthaka. Njirabu njirabu nĩ njega tondũ nĩ ĩrehagĩra bũrũri mbeca, ũguo ndona ũguo nani ngakena na ngona atĩ nginya ithaka-inĩ citũ kwĩna nyamũ cia..

Ndona ũũ ndirikanaga bũrũri witũ wa Kenya, atĩ nĩ waheirwo wĩyathi, ndona mbica ĩno nĩ njiguaga ndĩmũkenu mũno, nĩ kuona athuri aya nĩo matũrutire ũkombo-inĩ wa wa mũthũngũ, aya nĩo marũĩrĩire wiyathi wa Kenya, ũguo ndona gĩkeno thayũ ũrĩa ngoragwo naguo, na gĩkeno kĩrĩa ngoragwo nakĩo aya nĩ nĩyo ma magĩethire, ndona ũũ ngaririkana mũthuri ti mũthuri ti Dedan Kimath, i ngaririkana nĩ arũĩre wĩyathi, na ngacoka ngamaka kwĩgwa gũtirĩ ũndũ atambũragwo naguo, o tiga ota Dedan Kimathi University, ngacoka ngona ona gaburi gake gatiũyĩkaine nginya kũrĩa karĩ, ngona thirikari rĩmwe nĩ ĩhĩtagia nĩ ũndũ wandũ taya, arĩa marũĩrĩire wĩyathi ũyũ nĩguo maka makorwo na bũrũri mwega, torĩa marĩ gũkũ Kenya, ngamaka mũno ngona gũtirĩ ũndũ mari maririkanagwo naguo bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya, ndacoka ndaririkana nĩ kũrĩ nginya njiarwo ciao ũrĩa cikaraga, cikoragwo na mathĩna, gũtirĩ ona kĩndũ ona kĩmwe marĩhĩtwo nakĩo nĩ thirikari, ngona thirikari ĩno nĩ ĩndakaragia rĩmwe, nĩ tondũ andũ taya kana njiarwa ciao mabatiĩ gũtugwa na maũndũ ma bata mũno.